Awacho ni wan gi oganda joluo weche pur osebedo e kindwa kuom higni mangeny kabisa. Kendo iyudo ni kaluore gi kaka weche dongruok osebedo e aluora kuom jo luo ka, pur osebedo gino achiel mosebedo kating'o anyuonde mang'eny kendo osebedo ka okonyo anyuonde mang'eny e timo gige gi matindo tindo. Anya wacho ni,e aluora na kaluore gi kaka weche pur dhi, osebedo kodhi maber to ma biro kanyo achiel ka kuom yudo koth kendo pii kata loo manie aluora na ber kendo konyo pur kabisa. Eeeh, Anya gone nyasaye erokamnao ka kuom miyo wa gigi, gigi maonge kuonde moko kendo oandwa mar pur osekonyo jii mang'eny, osekonyo kat aanyola tero gi nyithindgi e skul kendo osemiyo jii odongre kabisa, jogo matimo ohala ni yore madongo osekonyre kendo sani loso pesa maber. Erokamano

Serekal oseketo tieng' mag choko oshuru mangeny katiyo gi yore go mag KRA, ma osekonyo mangeny oganda wa matimo yore pur kendo kata madongre gi yore moko. Ma osekelo dongruok e aluora nikech jii osebedo kadongre gi wach teknolojia, miyo dongruok bedo, ok e ohand pur kende, kendo kata kiteknolojia, ma anya wacho nikech kar mondo japur okaw seche ge kendo tiyo gi pesa dhi kar jogo machoko osuru, onya timo gigi mana kare mar kar bet e simu kata tieng' ma sirkal oseketo ne gi. Anya wacho ni ma be osekonyo mangeny nikech osemono jii mangeny kuom tiyo gi pesa mangeny kendo osekonyo jii kano pesa mano ma ginya tiyo go dhi kuonde michoke ushuru go. Ma osekonyo mangeny kendo anya dwaro ni sirkal okete mangeny kabisa

Erokamano, kaluore gi picha maneno ka ni mokuongo tik tik, anya wacho ni ma japur kendo oyudo kaka pii nya chopone gigo mopuro kaka oduma mopuro kanyo go. Ma nya konyo e aluora moko mokoso pii kabisa kata aluora ma pii tine. Ma osekonyo mang'eny e aluora ma pii onge kendo osekonyo mang'eny ne jopur mago modak kuonde motuo. Anya wacho ni ma japur mapuro kendo kanya neno to jamni osedongo maber kaluore gi yore mag pii moketo mondo mi jamni odong maber. Pii en gino monego obed mondo jamni odong maber kendo ka onge pii to jamni ok nyal dongo maber, momiyo ng'ani tiyo gi teknolojia masani mondo mi ochopne pii ne jamni